Oltung'ani ewon tewueji neipimieki ebeeta, aanyu matokeyo enyenak naa eina moyian nashomoki aipem naji biitia, amu yiolo naa ine wueji natii naa VCT naipimieki iltung'anak ebiita.